En ireyu inginon ko mbolea chekindo chaik barakiat yangagemin chaik kindo okot yangakotar arawek lo olon inyon inde Barak sikotaret kochap tikitik chebo chaik akoyikakendee korutu chayat inoton en haraharaka Alan en chakinet akonyobkotaretinbibut chayat inotet anan ko begubkenyit inoni ibute chayat so ba kamanut kiyoton ko ngunon yikainde mbolea ichuton kokaron yikakoyam kebute chaiyat konyikis chayat ngamun kakonyor amitwagik cheyomotin koyekibiman konyikisitun akosich kiloishek chechang

En bichait niton agere komiten artet ako artet niton ko artet netilil mising arta niton koaxhame amun tinye kamanut neon mising arta niton ko tareti akoimiche koib rabinik chechang mising yikairib artaniton kongeten komingin akotgoet koimuchi iyalde akinyorchigei rabinik cheimuche ibaishen akokoraa agere bek Chemiten taban irou ako bek chuton yekakwamis artaniton koimuche konyiten bek chuton sikobiyo komie akokararan artaniton mising kit age neimuche kokon artaniton kobbutek chikb hutek chik koimuche kebaishen kechoben ingoroik akoraa kit age nekemuche kenyor en artet ko Ngozi nanyin imuche kechopen tuguk chechang imuche kechoben koshek cheilache AK tuguk chechang mising bakamanut mising artaniton

En irou alan ko kit netesetai en yuu ko okere komiten imbaret neo missing ako imbaraniton kotoku kole koropon ropta neo missing ako ropiton nii ko koropon akotambaan beek en imbaraniton akotoku Koraa kole en imbaraniton ko imbaret nekomii minutik ako minutik chuton komiten imbaraniton ko minutik chebo pandek, kotoku kole Kon koropon ropta neo missingi konyi beek kii ak kolaa beek pandek chuton. Ako kit neimuche keyai en iroyuu sikoter tambaaniton bo beek kii ko imuche kebal keringoik en taban taban en imbaraniton si yeropo ropta neo koimuch kobun beek chuton taban taban akomabar minutik chuton kakimin en imbar. Toretii sikorip pandek chuton korut komie akee much kenyor boishet nekararan netesetai en yuu kararan missing.

En ireyuu ko okere komiten bik oengu , bik chuton oengi komii chito neole nekikure olindet ako mii chito neole tukuchuton ko omeno. Ako toreti omeno en borto missing amun omeno ichuyon nii ko yekoichob kotoreti tukuk chechang en borto imuch kotoreti chito yon ome tingoek kosobchi. Olekichoptoo omena chuton nii ko netai kechemushoni beek, ak yekakechemushan beek kii kiune beek chuton omen chuton sikoisto sumdo chetinye icheket. Nebo oeng kilole maat ak yekakelal maat kinde soburyet maa akende muaita ak kekany kolal muaita ityo kende kitunguuk ak ketilchi nyanyik ak omena chuton kannkeun kende maa ak ke ker koruryo. Onyin kot missing yekokoruryo omitwokik chuton ak kotoreti borto kokimit missing.

Kit nebo komonut en boishoniton ko netai okere komiten kamet aenge neteleli en imbar ako boishet netesetai en yuu ko boishet nekararan missing boishoniton kotoreti ingwek motko bel asista. AK kit netesetai en yuu ko chichiton niii ko toku kole pite ingwek chuton, toku kole moroponi en emoniton Soo ko mine eeh pite ingwek chuton sikopit komoyomyo ako kararan boishoniton en kokwet. Okere Koraa komiten solait tii ako solait niton kotoreti en birunetab bechuton boishen en imbar akobo komonut missing akotoreti en tukuk chechang. Toreti Koraa ingwek chuton amun toreti inyorunen rabinik yekoialde ingwek chuton en bikab kokwet, boishet nekararan netesetai en yuu akobo komonut neo missing.

Kit netesetai en yuu ko boishet netoku kotoku ko boishet nekararan missing ako kit neokere en iroyuu ko okere komiten muturaa chekokinde ketik ako ketik chuton kotoku ko ketik chekororon missing. Boishet netesetai en yuu ko boishet ne noton okere bichuton kotutyin tukuk chekaimuch korut en mutura en ketit nekokinde mutura initon ko toreti missing sikochok ketiton ako Koraa kotoku kole en mutura ichuton ko kakipangan en lain missing akobo boishet neo. En yomoi chito kwal alan Kobo komin nii koimuch kokocher aenge en aenge alak ko yon kioldo ko kararan missing amun iitokse yekokeit tii ilipan kotiyengee ak mutura ichuton chetindo ketik chekeib ako kararan missing boishoniton. Boishoniton keyoe netai kesuri mutura ak kecheng ketik akende mutura ichuton nii ak kepanga nii akerib kotkoyechekitun ak Kialda akobo komonut missing.

Kiit neachame reu ko agere komiten piik tisapu miten biik angwanu chetelelien lorit alkomiten biik somoku chemiten ng'weny ago boisionitot ko agere ko boisiet negararan mising amun togu bichuton kole biik cheimuche koelewangei amun en Lori niten alan ko transit niton katelel komiten pandek chekeibei akomiten biik chuton somoku chemiten barak koosipu bandechuto akokoi piik chuton cheteleli en ing'weny koip pandechuto koba store ana ko yekikonoren sikopit koip piik chebo kokwet alan konyokwal piik chebo kokwet kou komin pandechuto alan koboishen en amitwokik. po komonut mising akotoreti biik ap kokwet ako achame poishoniton amun toreti piik tugul kosich kiit nemoe.

En ireyu agere komiten Chito agenge nekatelel en imbar ako kit nemile bik en iroyu kwagere en mbaraniton ba chichiton kokakimin tuguk chechang mising cheterterchin ako tuguk chuton kwaegere komiten bandek chekakimin en imbaret kwenet akomiten koraa marakwek chekakimin en taban akomiten koraa ingwek chekakimin en kamasta age Nebo mbaraniton kotagu Kole ba kamanut mising

Kit netesetai en yuu ko okere ko boishet nekararan missing, toku kole mii chito nemii royuu ako teleli en imbar ako toku kole baibai chichiton missing amun okere kole miten minutik ko koruryo komie. En minutik chuton nii ko minutik chekikure peek ako peek chuton koo toreti missing toreti en chobetab uchi yekakiba kengaa ako toreti koraa borto koyet, bo komonut missing boishoniton ak oleimuche kewalda boishoniton nii koo boishet niton kenome korong kechobe imbaret kokaranit missing ak kemin ak kekany korur, ak yekokorut kosemberchi komie sikochok kii akinyo koi minutik chekororon ak oleimuche kewalda boishoniton nii ko yekaketil lii kemeto imbar kobur kidogo.

En kerenyun agere komiten bek chechang' mising' akotaku Kole emet nekatulian ako emet nekararan mising togu Kole ireyukomiten hewa Safi ako nekararan mising' akomiten ketik Chemiten irou cheimuche kokon urwet nekararan en yalale asista koimuche iwe iburen urwaniton simalilin asista koraa komiten bek chuton ,bek chuton ko bek chetililen mising' ako tagu Kole irouton imuche iwe ibir bek chuton akiuren gei urwet niton ko ba kamanut baishoni amun irouton kumuch koraa kobwa bik akonyobkoger bek chuton chechang mising agoger yelebenditoi bek agoger hewa Safi nitonmi irou akokararan baishoni kabisa

En ireyu kwagere komiten Chito ako Chichiton kokalach ingoroik chelelachen mising akokalach maskit amun yuton yemii kobkichinchet ako kichinchet ii kooldo yelekiyenyen tuga sikobit keisto kesich bendo ako kit netesetai en ireyu ko agere Kondo akobimoni takitari benyiton kotkokararan mising akotaku ketilda anan kiyalda en bucharit akobo kamanut mising ako yelekikonorto koroi ko kekonori en factorit niton ba bendobagende olekaitit sikobit kobur bendo niton en kasarian nemayaa

Kit netesetai en ireyu Alan ko kit neagere ko avocado chekakinde bokosit ako avocado ichuton Kotaku ko avocado chekakobir kokakorurio avocado ichuton ko kotomo keib kobwa irou kokit netai ko en avocado ichuton ko kemine ketit Nebo avocado ayekakemin ketiton korut ketiton bakoet akoyii logoek chuton kikuren avocado AK yelekichooto avocado ichuton ko Alan olekebutito en ketit akeib kobwa ngweny agende bokosit chuton sikorurio anan koraa koimuchi kende bokosisiek chechang sikepiman ageip Koba factori orit Nebo avocado nekichoben mwanik anan ko tuguk chebo kamanut mising kararan baishoni en gaa amun imuche koraa en avocado ichuton koimuche koraa ketil akiam olon ishorori Alan kende amitwagik chekaichop en gaa

Kit nochome ko kit noker en iroyuu ako toku kole miten tukuk kii cheokere chekokinde bokisishek akomiten chekokicher komong sang en bokisishek chuton ko tukuk chuton okere kokakisir kole Akina black tea classic blend ko tukuk chuton ko machanik alan Nii ko tukuk cheimuche kotesetai flavor en chaik. Indoi chaik sikwonyinyekitun missing ak yekoinde chaik chuton kotinye komonut neo amun toreti en tukuk chechang toreti en vitamins ak kotoreti en teketab borto ako kararan missing. Imuche Koraa en tukuk chuton nii imuche keib koba tuket tii alan Kialda sikenyorchigee rabinik cheimuche keboishen en boishonik alak akobo komonut missing.

Kiit neagere en ireu ko agere ko mii kamet aenge ne alandai nyanyi ako nyanyi chuton ako nyanyi chekakipchei koyop somoku en nyanyi chuton komi yekakisir kole muut ak twenty akotogu kole en chuton kakiser muut kimuchei inyoru nyanyik muut en rapishe chuton kakiser, ako kamasta ng'o kokakiser angwan en twenty ako en angwan chuto ko togu kole nyanyik angwan inyorune rapinik chuton kakiser ako komosta ingo nebo somok ko kakiser somok eng twenty kotogu kole inyorchinigei nyanyik somok en ropinik chuton kakiser. Ako po komonut poishoniton eng mamainitan amu muchei konyorchingei chepkondok cheimuchen kotese biashara nitan ako agere ale gararan mising.

Kiit neimile biik en rieu ko agen komiten helicopter neteleli eng peek kwenet ako helicopter nito ko agere ale katelel eng peek kwenet ako imilepich niton amu yemach aln yamach chito korek ndeget niton ko rekune ano ako peek chuto mii ngweny, kiit age ko agere komiten ketik aengu ako ketik chuto ko nyalilen mising akotogu kole emanito ko emet nemiten ropta emet neyamat mising ako kora kotogu kole mamiten akot chito agot newendi en ireu yuton emoniton kobure koi emet nekasis mising, ako kiit age imilepich en pichait niton ko agere komiten peek che kaiumak ako peechuton kotogu kole peek chetililen ako peek cheimuchen keboishen en boishet agetugul poishoniton nebo peek koimuche kepoishe keminen tuguk anan keminen tuguk en imbar kararan mising boisionitot.